kore taa naiko kuloo nghanayoo naa kejii ninjee lpilipilii naa kore kuloo pilipilii keati lonyokuo naatai lonyorii kakee kooto pooki kore tipat enshee naa peeret nkoshua neret duake sii duake taa too nkulie kunii moyanitin duake naatum nkoshekee

kore mbaa naitiship tanaa siai naa ramat ee nkokon amuu iramatie nkokon inonoo masaa supatii nemeishapuarii nkaree enshee nemeishapuari sii ndaa enshe anaa neiko lkulie tenepikakii nkop naaku kore tenee ramat supat etum nkokoo notum abakii nkoko biotishoo supat tankarakee naa keisupat ramat natumitoo neisupat sii ndaa nanyeita neisupat sii nkaree namatitaa naaku kore tenee kadolitaa ajoo mbai naitishhip naa inia amu kore piipikakii naa kuna motio tanaa kuloo kuna sharahanii enchee ndaa supat oo nkaree supat naa keitiship sii ninshee nikinshoo sii ninjee yie ndaa niyeu yie tee ninshee

netipat ena bai amuu kore piiramat nkokon inoo tosupatishoo aramat aishoo ndaa supat ninshoo nkaree supat kore sii ninshee nitumie yie dupoo amu kinchoo naabaki yie ninshe mayeeni supatii naa kepiruu abaki duake ninshee kore abakii duake tanaa iyeu ninyaa, ninyaa naaa ntoki supat tanaa sii iyeu nimir nimir naa ntoki mnemeata shidaa aaku kera naa biotoo aitibirakii nkarake nilisheitaa yie ninyee aitibirakii

kore anaa neikuni teneitibirii naa kore kuloo amu lbiasini kakee kore piiyeu nintibir ninshee metaa ndaa naa ingaz aguet kore puutum ateguetaa nudungdung naa metaa lkuninii puutum taa atamie ndaa eitegemea sii oo ndaa niyeritaa tanaa ndaa kitok nigwet ake aitai nkinyat puutum ateyaraa etuu nejaa

Ore ena siai naa esiai naloito dukuya oleng' temurua ang'. Amu ore taata iyiok kiteng'enita kuunito irpaek nikiunito sii sukumani kuunoto sii nkukie kumok oleng' naret iyiok tokulie tokitin napuon ake toonkoling'i. Naa kore ena naa kitobirita oleng' tenkop ang' bae naitobira pii.